Eng pichainik komiten beek cheipei takatakek cheipe tuguk chesamis anan cheipe karatasisiek ak chupainik. Kora komitei lakwet ne kakutuny eng beecheto ako kanam beek chemiten eng chupait ako kora lakwani kokamiten beek che samis kot mising. Lakwani kourerenen beek che samis anan ko lakwani koyumi chupainik kopakwalda anan kopakopoishen.

kartasisiek koyoche kebel amun yemakibel komuch komurit emeet anan komuch kogon agot koyai environment anan kokon koristo nemonoton yon kakonunyo, kartasisik kou inone kemuche kebel ak kityo keger kele kololyo asikobit kotililit emeet ak kobit afya nekararan en logok, ago kora kou inoni komuch koib nafas neo anan kogon keret nemakararan yan kakibakakta kobendat en oldo.

Piik en soket komuch kolipan tukwak koboisien Mpesa ana komuch kolipan koboisien rapinik chetindoo komuch kokoito rapinik, anan sait ake koimuch ilipan iwalen ana iwoldoi tuku cheketindoi ak tukuk chemokyinike.

En iyeu kekerer lakok ab sugul chekakochob betishek AK kolelech kokororonekitu . Kora lagochu kekere kotinyeu ketik chebinanen lainishek chemiten en betishek. Kikere lagochu kouan kakochabok komachei kominda. Lagochu Kobo sugul ago imuch koyaei agriculture anan CBC cheyachei kinet lagok agobo minset

Enn iyeyu kekere makatet nenyikis mising, imuch ko makatet nebo belyot anan ko nebo makaita ana ko nebo tiondo netinyei makatet nenyigis. Togu ko makatani kokikakichaben mosibit Ako en iyeyu kekere komosibit nekakitil kotok makatetnwnyikis mising

Boisiet ab temisiet ko kikowalak en kasarta negoi, kikowalak amun kikowalak betusiek chekiton keminen bandeek, kora bandek komakobwone kou yekitom kobwonundoi, oleo en bandek komuch komioso kotokomiten imbar anan komorut tukul anan komoioso kou yekitom kou, kora minutik chebo bandek koanan ininyoru kokokiam anan komoi kii, kikowalak temisiet komokou yukinyen amun kikoet asista missing ago ing'onyo robta kora koetu robta nemuch kobar kora minutik chemiten imbar.

En ireyu kegere mananas chekimoche kemin, kikere imbar nekageten en taban ak tukuk ab mananas chemiten taban, imuch ko mananas chekokibute anan ko mananas chekimoje kemin, kinken kole mananas kokimuje kemin sikyome en kaa anan ko biik chemoe komin chechang kora komuch komin asikwoldo, mananas koimuje kora ialde ak inyorjigen keljin neo missing amun tinye rabinik chechang, chang biik chemotomine mananas ko kounoton inimin chito mananas chechang koimuje ikeljigen rabinik chechang missing.

Inoni keripe, eng piik alak komuche kobai asikosich pendo, eng piik alak komuche kobai asikosich chego ana asikonyor chego. Imuch kora ialde.

Bo kamanut boisioni en kokwet amun kasit nekiyoe en betusiek tugul kora ko inoniton nenyorchingei biik kelchin ako kimuche kekei chechuton akitya kyalda biik konyorchigei rapinik koname mung'aret. Kora kasit ni kobo kamanut amun yoche inai amun aksit ab kila betut.

Inoni ko mashinit nekiken cheko koimuche kwken cheko niton yanitindoi tuga chechang anan yanitindoi tuga chebo kiret chetinye cheko chechang inoni machinit kokararan mising amun imuche konai ya miani teta anan yaimdoi teta mastitis koraa mashinit Ni ko accurate (amun icheru chegi cheyachen kicher akob kumuch kotuch alak koraa mashinit niton komuch korib saishek maybe time neon yangagibaishenb mashinit Neu inoni yangigen cheko baishet mising Yan Chang tuga anan Yan kikee cheko chechang koyab tuga koraa machinit Neu inoni kokararan amun mangete ako koraa kokararan amun mamiten chekelelen kamakikes cheko anan kakigei cheko tuten anan kakigei chechang amun machini Ni ko accurate